Ngele ii oldoindet. Tos igatitei ono olindet?

Buut ingwek che soiyotin eng imbar, iun bakulit nebo plastic netinye kong'iik anan koyataat ak ius asikosai komie, inde ngwechotok kotomo keton bakulit ak inde frijit orit, keer frijit atkan tugul asiiste sokot age tugul ne kayait.

Ngimoche inyoru kesisiet nebo barak eng kolsetab mukandeek koyoche isub tukuchu, cheng mbaret netinye drainage nekararan ak konyoru asista komie, ibat mbaret komie ak itesyi katoldoiwek asikotes akwaindab mbaret, Kool en lainwek eng loindab sentimitaishek konom ak sentimitaisiek tiptem kongete ketit akenge akoi ketit age, polchi nguny keswek eng loindab sentimitaisiek lo, ibis atkan tugul mising ko yo rutu anan ko yo icheru taptook, riip asi manam kuutik ana ko miondo.

Boisioni kotoreti biik kokuiyo ngaleek chechang chetinyekei ak bolotet asi kolewen kandoik che nyalunotin, kora konoe biik kiit ne kimoke icheket asikoyai lewenisiet, toreti biik kora konai kandoik cheborjinkei kandoinatet, toreti biik konai akobo rights chekwaa kosupke ak ngalekab lewenisiet, ineti biik konai kiit ne nyolu koyai kandoindet age tugul asikobiit ko kerkong icheket ye kabit ngalekab asoya ana ye kaboisie kandoinatet eng oret ne ya.